Magi gin rowerni kendo ginenore ka gimor ahinya, moko nigi korgi nono kendo ginenore kagimiel, chieng' rieny matek to ok gidewo ginenore anena ka gimor ahinya, nitiere kuma ng'enygi ng'iyo, nyalo bedo ni gin gi welo kendo mano emamiyogi gibed gi mor ahinya. Gitang'o nigi kitgi gi timbegi, mano ekaka girwakorega kendo mano kaka kitgi mar miel, kata ka wang'iyo tiendgi otimo buru to onge wuoche magirwako to kata kamano pod gimor amora

Magi gin jotelo kendo nyimgi gin gi buk gi kalam, nyalo bedo ni giwinjo gima ng'ato wacho ,ng'at ma chalni oter e court kendo waneno obila moro ma orwako law ma rambulu, kendo en be ema obet diere kanyo. Giwinjo gima owacho kasto bang'e gibiro miyogi dwoko kaka luwore gi gima giwacho. Kendo gibiro tiyo gi lonygi mane opuonjgi e sikul kaka onego ging'ad bura. Pi manitiere chupa be gintiere go e bathe kanyo ma ka giwinjo riyo to gimodho. Achiel kuomgi nenore ka gima ong'iyo jal ma owuoyo to mamoko nenore ka gima gindiko lipot mar gima jalno wacho. E kor odno be nitiere picha ma opogore opogore mek ji.

Jogi oromo kendo gia kuonde ma opogore opogore mondo gibi e burani. Gibiro mondo gilalre kaka jok manigi ng'ol inyalo kony. Kendo kaka inyalo puonjgi tiyo gi gik manyasani kaka simo kata kompiuta. Gipango bedo gi puonj mek joma ong'ol e piny mar Kenya. Kendo gipango ni mondo obed tarik apar gi achiel nyaka piero ariyo mar dwe mar abich higa mar elufu ariyo gi piero ariyo gariyo ei hotel miluongo ni Sarova mantiere e buore Nairobi. Kaka ong'ere piny masani nyaka ng'ato bed gi lony mar tiyo gigik manyasani, emomiyo nyaka puonj gi mondo kik giwinj ni gin dhano matin. Onego giwinj ni gin dhani maromre gi dhano mamoko emomiyo mae timore. Puonjni otelne gi piny maoko mar United Kingdom kendo emagolo pesa mar puonj ma ibiro puonjgo joma ong'ol.